Enkoitoi natumieki iropiyiani, ore pee iunisho nikeshisho nimirr imasaa nitakesheshwa nitum iropiyiani nintumiyaa temaisha, embaye sidai sii ena amuu enkoitoi natumieki endaa, ore pee eunisho ltunganak nekeshisho netum endaa nainos, keilepunyee inturore uchumi eloshoo telulungata, enkoitoi sii natumie ltunganak esiaai amuu ore peeigeri lasiaaiyak peasisho te mukunta naa esiaai enotito.

Kenare nelo oltung'ani sukuul nisomare esiai enturore a agriculture te nkutuk olashumba. Kekintamoki eninko pee eas ena siai nekintamoki sii imbaa sidain naipirta ena siai a enkoitoi sidai ena naitubulunyieki irng'anayio ata to nkuapi nemetii enchan.

ore enturore oonkwashen naa ebae etipat amu, ore inkwashen naa kitumiyae anaa edaa tolosho le kenya, osii toseuseu nalulung'a, teniyieu niun inkwashen, naa kenare niya mbegu oonkwashen, ning'as ashum tewuei nemisimis pee etum aatogolo eton eitu iya emukunta.

Ore itkejek sapuki naa enetipat amuu ineweji manyisho ong'wesi enkare enaa olkinyang',olembei tenebo ooskinkirr, keidimi aitayu osinkirr teatua inkare neinosi enaa endaa, keidimi sii aatimir isinkirri naitayuni tiatua enkare netum intunganak iropiyiani, esidai sii irkejek sapuki amuu ninye naitayu enkare naitumiyai too inkang'itie, too mukuntani oo sii te nkitibirata ositima naitumiyai to loshoo.

Wakulima sacco ore ana sacco naa keisho ilaturok iropiyiani esile aa loans te nkutuk oolashumba pee einyang'unye intokin naitumiyaa too mukuntani enyee, keidim ilaturok ainyang'u imbegu arashu imbolea oo nkule tokitin ake kumok naitumia mpesa ,ore mpesa naa eweji naitayunyeki arashu enepikeki iropiyiani esimu, eng'arri keidimayu neitumiya iltunganak enkapuni eng'arri peepo aabalaki ilaturok te mukuntani enye.

imbaa oloing''ang'e naa enkirowuaj arashu enkiropij, ore tolosho le kenya, netii iltung'anak oos esiai enking'urare enkijiape, arashu enkirowuaj, arashu olari, oo nkulie tokitin napaashipaasha oloing'ang'e. keliki kulo tung'anak iltung'anak eniko pee ikunaki kuna baa too baa nanare neas.

irkeek oitemerisho, ketii iltunganak kumok tiatua olosho, oitumia irkeek oitemerisho, enaa orbanki, ormaiwua, ashu osigara, ore ena naa enkoiti naitishipie ate, arashu enkoitoi naitayunye idamunot kumok aa stress te nkutuk oolashumpa, oloiterio, ore tooltauni kumok tolosho le kenya, naa sapuk oloiterio te taon, amu metii ewueji sidai, nenang'akini oltaka. nchokorani e taon, ketii iltunganak oopoipoyiaa too ntaoni, eing'oru edaa arashu manyisho, arashu inkilani naishop, amu meeta, ore kulo tunganak, nebaiki naa nkera okishin, arashu iltunganak ake oing'oru edaa nanya.

Biotisho. Enetipat tening'urari biotisho oltung'ani, pee ishori irkeek, arashu pe esiokini aabak, tenelo neeta emoyian tosesen lenye.

Ore eyarare endaa sidai naa enetipat amuu keitagol neitonirr sii osesen le ltung'ani, teniyeu niyerr enkurrumwa tang'asa intokitokie enkare ometaa nekutuu, ore pee ekutu enkare tipika empusio niiyerr enkurrumwa tto ldakikani oora tomon oo imiet. Teniyeu niyerr enkiri tang'asa intoktokie nena kirri ometaa nenanau, ore pee enanau inkirri tapala ometaa nemut naii enkare nigira aayiere, teneiindip tipika ill'ata nipik nkitung'uu, ore pee eku nkitun'guu ,tipika ilnyanya nipikshumbi, teniindip ore pee eku ilnyanya tipika nkule tokitin niyeu niponaa enaa royco arashu dhania ,tapala nenia kirri petooku too lkuti dakikani niintayu.